Ng'at mang'eyo kae en wuod luo makoro irwako mondo obed meja jener manyinge en Paul Owuor Otieno. Kendo nengo ma en go ni malo ahinya nikech mondo idhi ibed jatelo madhi telo ni jolueny magore ei pi, nyaka bed ni isekalo iokang' mopogre opogre mochopo kama koro imiyi tich maduong' man gi nego. Kendo aneno ka kata lewni moruako go gin lewni man gi nengo. Muma kende moting'ono bende en gima ni gi ne go kabisa kaluwore gi wan joma jo Kristo. Kendo kirango to aneno ka bendechwa mar Kenya no bende medo nengo kanyo. Kaachiel gi gik moket kanyo gin gik duto mokawo pesa ma nengogi nyaka bed malo. Omiyo aneno ka nengo nitie mang'eny ahinya kuom gima aneno kae.

GIma aneno kae en puodho maduong' ma osepur kendo aneno kachal kagima ikome. En puodho ma dak kom gi lwedo, inyalo kawo seche mang'eny ahinya, emomiy giketo tinga mondo ema okome nikech a obed pur to da waneno kanitie lum lum machal ombugu ma dikoro tractor temo kagima puro to koro kaw en kama ler machal ni ne osepur chon.